Mae en achiel kuom kit alote, koro kit alotni en alot ma ok osebedo ka nitiere e aluorawa e ya chon, alotni en kit alot mane okel gi odiero kata wasunge' kane giyae e pinjegi loka kocha kane gibiro gibet e pinjwa e pinje mar Afika kae nyaka Kenyawani ka gikawo loch kendo gitelonwa, koro alotni benden ji mange' ok pithe kendo kuond matin ahinya kata ji matin emiyudo ni opithe to nge'ny jok ma pithe bende usone mana wasunge kata e dukni kata e chiche ma wasunge' nyiepe bende ji matin onge'yo tede

Kaendi aneno ka japur nie puothe, too japurni enie puotho machalo ni ni maendi en puotho mar ndawa, to ka oponi ok en puotho mar ndawa to en puotho ma opithe alot mar spinach, too japurni enie chung' puotho ka, ka oruako lawu marachar, koro chal kagima owuotho e yi puotheni ka ong'yo ka dipo ka gik ma opithogi nyalo bedo ni gin gi two moro kata ka nyalo bedo ka kata kute moko omakogi. koro kaa eneno ka to puothoni orit maler kata buya ena honge' kata achiel koro mae puotho maber.

Mae en office mar piny owach mar Kenyawa ka ma en ongi'yo ratiro kata ongi'yoni gik machalo kaka chiemo kata ma ji tiyogodo e pinywa mar Kenya kae bende ilosogi e yo maber ma ok nyal hinyo nga'to bende ok gitingo' bende ok gin gi sum, to bende ging'yo chiemo ma oya e pinje maoko ma okel e pinywa kaendi ka oganda okochako tiyo godo to ofisni emangi'yo too chiemo ma ogol hoko go kikawo kaka ochele samoro ogole e piny maoko to okele e pinywa ma Kenya ka mondo ji otigodo kata ocham, koro ofisni ema ngi'yo to be en kare

Ma endi en ochele gi ringó ma ochiel to oketne mana kado matin. Ochele ka itedo, ikwongo ikawo pi, ti twone chumbi. Pigni iolo e sufria, kaeto itwone chumbi to ikete mo moro matin, kaeto ikao ochele to ilwoko ma iyier, ma igol kite moko ma samoro nya jabede ei ochele. Kaeto koro ikete ei pigi cha to ochwakore ma okwodi ba obed mayom, ma ochiegi. Bang' mano to ikao ringó, to ingádo matindo tindo to ichwake, ka isechwake to ikao mo ikete sufria. Ingádo nyanya gi kitungu, ikwongo iketo kitungu michiel ma lokre rabuor kama, kaeto ikete nyanya. Inyamedo gik moko kaka idwaro, kaeto iketo ringoni, koro ichiele, iloke. Ka osechiek ma iwinjo ka oyom, koro itoke a toka e san gi ochele cha, tichame.

Magie gin jamni kata thok mamotho, olosnegi dag pi moro kaendi mati ma pi gudore, koro ji nyalo kelo thok kata jamnigi to biro motho kaendi, maendi en gimaber nikech koro okonyo jokwath kata jok manigi thok kata jamni koro ok gi dang'ni kata giwuoth koni gi koni kagi manyo pi maginyalo pi maginyalo miyo thok kata jamnigi mondo omothi bang' kose kwagi ma gisechiemo magiyieng' maber, iyudo ni kuonde moko nitiere ma kata samoro ahoche two koro kata kuma detere thok mamothi onge' koro kuma olos ma pi gidoreni konyo ahinya e motho thok.

Maendi en tich mar dhi umbo e aora. Jomoko bende wache ni dhi sombo pi ka gigolo e aora. To umbo inyalo umbo e aora kata e dho wath mar nam, kata kumoro amora ma pi nyalo yudore. Koro ato, tij umbo ni ok ne mora. Ka ne adongo ka an rawera matin, ne ane nyathi mokwongo to bedo ni ne an e wuoyi, minwa ne siko ora mondo adhi aumbi e aora. Nikech nyiminena ne pod tindo. Koro osiepe na moko ne nyiera ga ni an wuoyi to adhi umbo. Kendo mano ne ok mora ahinya.

Maendi en tich mar puro e tie nyit ot kata ka in gi dala to e tie ot kanyo ero, inyalo puro kamoro matin, ma inya pidhe gik moko kata cham moko matindo tindo kaka nyanya, kata otungu, alot gik ma opogore opogore. Ma koponi kata idwa tedo to iwuok awuoka e jikon to ikao nyanya kata otungu, kata alot ma nie tie ok kanyo, to itedo. Koro maendi konyo ahinya, nikech koro omiyo ok iketh sa ka ni iringo dhi e chiro mana manyo gik moko matindo kaka nyanya, kata otungu, kata alot. Bende okonyi e kungo pesa. Koro jogi e, aneno kaka gidoyo puodho mani e tie ot.

Maendi en diel to ji nitiere ka gin jomachuo, kendo giseikore mar yange', koro giseduode gi tol tiendege mambele gi machien osetwe gi tol, kendo tiendene mabele ariyogo otwe gi tol ma oriw nyaka gi tunge'ne, koro seche ma iyango' diendni too okochapni bende oko gwech ahinya madipo ka ohinyo nga'to koro maendi e kaka iyango' diel. Aneno kaendi ka nitiere chuo adek. Ariyo oduodo tiendene machien, kendo omako. To ng’ato achiel to oduodo tiendene ma mbele kendo omako ka oriwo nyaka gi wiye gi tungene. Koro jogi

Kaendi nga't moro obedo e kom e mesa e ode, to onenore kagima omatho chaye, e bathe kanyo ero bende en gi olemo ma opogore opogore, koro olemogi onyalo chamogi bange' ka osetieko matho chaye, koro odeni onenore ot moro ma ochanore, kendo en ot ma ogergi kidi maler ahinya, kendo e kor ot kanyo oketo picha moro ma en picha kido ma owir gi rangi kendo enenore picha nengo nimalo ahinya. koro odni ber kendo nga'ni matho chaye.

Maendi en pith mar otungu mangi'no, kendo en otungu mangi'no marachar, koro otunguni en kaka ipithe e aluorawa, ikawe to ilosone tipo moro matin kaeto ilude kanyo ero to koti e bwo tipono kuma chieng' ok chame koth kata koth ma ocwh gi pe bende ok nyal goye makethe, ka piny otwo bende iyolone pi, koro ka osewuok e yi lowo ma ogolo yite moko adek kuma ikete e bwo tipo to igole kanyo to ithipithe e pwotho maduong ' mane isepuro koro iywayo tol to ipithogi e tolno mondo eka giwuok moriere kendo koro ogonegi mana yath

Maendi en puotho ma opithe ndawa, koro ndawani ipithe e aluorawa too ok ji mange'ny mapithe, gin mana ka ji achiel kachiel e ma inyayudo ka opitho ndawa, gimomiyo maendi timore en ni chiro mar ndawa ok yot yudo kendo seche ma ipithe nyaka ibed ni iseinge'yo kambi mar ndawa mathi kawe seche ma ikaye, koro indikoro gi kambino nithipitho ndawa, kendo gingeyo ni ithipithe e puotho marom nade, koro ka ang' ndawani oseikore to jo kambino biro' kawe to koro thi lose obedo ndawa minyalo mathi

Maendi en pith mar rombe, kendo ja purni nikaendi gi rombe mange'ny, koro timo tich mar pitho rombe ok en tich matek, mokuongo' nyaka igernegi odgi moro ma dakie kata gininde gotieno nikech otieno koyo ngi'ch, kiwegi ginindo oko e liare too koyo chamogi kaeto iyudo ka rombe osiko gi mana gi othunga, bende ketogi e ot gotieno konyo gi le mag bungu kaka ondiek ok nyal makogi machamgi, bende nyaka imigi yath, nyaka ilwokgi maler, nitie yath ma iluokogi magolo okwodo kendo nyaka imigi chiemo maler.

Maendi en tich mar pono chaye koro, chaeni ka ipone to nyaka ibed gi lony mar pono chaye, nga'to anga'ta ok nyak donjo e puoth chaye to chako pono chaye ka pok opuonje kaka itimo tijni , koro e aluorawa chaye ipono gi lwedo, kaeto nga'ma pone be bedo gi gimoro machalo okapu ma otingo e nge'ye, koro opono chayego to owito kata oketo e okapu maniye nge'yeno, nge'nyne ka ipono chaye to imondo gokinyi mangi'ch seche machieng' tuchcha nikech chieng' kange'ny to baro wich koro en gima itimo chon.

Maendi en tich mar pur, kendo puothoni oduong' kendo olach ahinya, koro puotho malach kama ka ipuro ma ikome cham to in gi adieri ni ka ikayo chamgo ma iuso to iyudo omenda mange'ny, koro omendagiendi nyalo konyi e chopo dwaroni ma opogore opogore kaka tero pesa e sikul kata tero omenda e sikul kuma nyithindi somie, omendagi ka poni dendi lit inyalo thi go ithiethri go inyiew yath manyalo okonyi, omendagi bende inyalo tiyogo e nyiewo chiemo mamoko ma jodo nyalo konyoregodo kachamo, inyalo nyiewogo lewni ma jo odo koro rwakorego maler, omenda ma iyudo e tich machalo kama nyalo konyi e yore mange'ny ma opogore opogore koro mae en tich maber.

Maendi en onge'ge mar gwen, koro onge'geni oger kod gwen, kendo gwen moko bende nitiere e yie kanye koro an bende asetiyogi onge'ge machal kama, nitiere onge'ge ma wange' tindo tindo ma kata bende nyathi gweno ok nyal pusore makathi, to nitiere onge'ge ma bet wange' dongo dongo, ma inyalo ti godo kata e gero od diel kata od rombo kata od apuoyo, koro ongengegi asetiyogodo te, asetiyo gi onge'ge ma wange' tindo, tindo magero godo ot mane akane gwenda natiyo bende gi onge'ge ma wange' dongo' dongo', katiyogi bau gi gik ma moko magerogodo od diek kod od rembe, od apuoyo be asegeroo gi onge'ge ma wange' dongo.

TIjniendi en tich mar thiethoo guen, guen ka ithietho, gin ga gi twoche mange'ny, nitiere tuoche moko mamiyo githero athera magitho, nitiere tuoche moko bende magogi gi diep, to nitiere moko bende ma miyogi gibedo gi athunga' ma umgi osiko pong' aponga to gi gir agira sate, koro tich mar thiethogini en tich maber ahinya nikech oreso ngi'ma gwengi kendo ka japur kata japith nigi gwen mange'ny koponi okothiethgi kaka okochuogi sindan to inyalo yudo ka githo athoya te dichiel, nikech yudore ni gwengi thungo'rega kumoro achiel to kata ka gikwayo gi chiemo, nitiere gik mange'ny magiriwo giriwo gi kuma gimothe pi, chiemo magichamo ,koro thiethogi resogi

Maendi en rabuon mar waru, koro e aluorawa oyudore matin to ok mange'ny, ngenyne ji thoro nyiewo koyae punje mamoko to ahinya hinya pinje mar okuche kuonde machalo kaka Nakuru kata yo nyeri kucho, jokisii bende pithe matin, koro e aluorawa to nitiere jo pur moko achiel ariyo moko ma bende opithe, gipithe mana matin to kendo itiyo kode e tedo chiemo e yore ma opogore opogore, inyalo chiele, ingade matindo tindo ka osepok toke tichiele mo kaeto ichame, jomoko be poko tokeno to chiele gi ringo to chame jomoko bende nywase

Maendi en ko, koro ko ni opuoye chak, en cha adila , koro miyo moro nitiere kaendi, to miyoniendi otingo ko, ma ko niendi osepuoye chak, koro oholo chagni e okombe, kaendi nitiere okombe adek koro miyoni olo chak mopuoni mondomi joge kata nyithinde mondo mathi koro chal mopuo en chak mamit ahinya, kendo ok nge'nyji onge'yo kaka ipwoye, nge'nyji okonge'yo kaka iloso chagni, mine machon emanongeyo kaka idilo chak, mapuo chak mawuog mamit ma opoto, to ne itiyo gi chak machalo kaka ma miyoni nigo kani

Magi gin oganda, koro kaendi gin oganda ma opogore opogore, nitiere oganda maratong', nitiere oganda makwar, nitiere oganda maralum, nitiere marateng' gi marachar, gipogore gipogore, koro kaka iloso oganda, oganda kosepithi e puotho ma ogol e puotho to imoye ma otwo, kosetwo to idine ma oganga wuog e opokloo mare, kosedine to ichako ogandago to imoyo matwo maber, bange' to ipiedhe mondo buru moko kata yudi moko madibed ni nie yiyego wuok , kosepiethe kata kose kuore to koro iketoji to yiere to chako medo golo gik ma olil manieiye

Japurni keto manyiwa ma olos alosa e yi dala e puotho, manyiwa machal kama en ikawo kata chiemo moko modong' kata yugiyugi moko, inyal kau kata losruok diel, dhiang', gwen kata thok tithikunyo bugo moro tiologie tihiko, tiwegi gitow e yi bugono kuom kata dwe achiel, kagisetou to inyalo golgie e yi bugono tithikworogie e puotho, en gima ber ahinya nikech kikete e puotho to ipitho kata cham, cham nyak maber ahinya, kipitho kata gik machalo kaka nyanya, kata otungu, katamana alode kata mana bando to gi nyak maber kendoo giwuok maber ahinya.

Magi gin tong' kendo giyudore e aluorawa mange'ny, maendi en nikech nge'nyji othore pitho gwen, to kendo gwen gi gin man gwen mag nyaluo, koro e dala ka dala nyakiyude ka gin gwen moko apar kata prariyo nitiere jok moko be opitho gwen moko mange'ny, iyudo ka nga'to opitho gwen kata elufu ariyo, koro tong en gima yudore mange'ny e ahinya e aluorawa, itiyo kode kaka chiemo nitiere ji machiele to kata boke kata tede ka chapat, kaeto en chiemo minyal mathgodo chaye inyariwe kata gi alot to ichame gi kuon, inyal chame kata gi ochele, nyithindo matindo bende imiyoga tong' nikech nyathima ochamo tong ngi'mane bedo maber. Tong' bende iyudo ka jomoko bende riwe gi mogo to otedo godo gik machalo kaka mandas kata chiemo

Maendi en pith mar bando. Kendo pidho bando en gima itimo ahinya e alworawa. Iyudo ka ngáto ka ngáto kata mier ka mier man nigi puodho nyaka iyud ni gikomo bando kata oduma. Koro kaka itime e alworawa, en ni ipuro puodho mano ka ok en puodho manyien. To ka en puodho manyien to ikwongo ibete. Ka osebete to ipure. Jomoko puro mokwongo kaeto yoro. Bang' mano to ipimo koth, nikech wan okwaol ne cham pi, watiyo mana gi koth. Koro ka koth osechako chwe kata chiegni, to ikome. Kosekome to koro odongo adonga. Wan e alworawa okwathoro ga keto manyiwa, kata mbolea nikech lowo pod chwe. Koro en odongo a donga kata kute kata twoche bende tin. Koro kosedongo to ikae, to itwoe, to itiyo kode.

Ka endi aneno mor mang'eny ahinya nikech ma en puodho maduong' malach ma osekom ma cham osewuok kendo koro giti. Kendo kanenene ka sani koro idoye. Koro puodho maduong' kama endi ka ikoimo ma cham owuok ni maber mi kayo, ting'eni koro in gi omenda mang'eny ahinya. Koro maendi kelomor nikech dwachi mopogore opogore koro inya neno kaka iloso gi omenda ma iyudo gi. Samoro ne in gi nyithindo moko kata e sikul, inya dhi chulo negi pesa e sikul kono. Samoro bende idwa gero kata odi moro koro inya kaw omenda miyudo e tich mar pur ni mondo iger godo odi maber. Samoro bende ituo, inya kaw pesa gi titiyogodo mondo iyud thieth maber. Koro tich machalo kama endi en gima kelo mor ahinya nikech okelo yuto ne japur koro japur ok obed ng'at moro modhier ahinya.

Ma endi en tich mar pidho olemo. To kang'iyo tipo ni, olemo ni chalo mana ni en machunga. Koro onyalo bedo machunga ayomo moro ma onge kothe cha. Koro kaka anya puonjo ngato timoo tijni en ni anyise ni odhi okaw kodhi mar machunga ni endi ma ose ti. Nitiere kuonde ma ing'iew gie kata jok ma uso gi. Koro nitiere kaka ochom gi mondo mi obed machunga maber ma kata tuoche kata kute ok nyal make kendo onyak mapiyo piyo. Koro kise yudo kodhi mose ti no tikunyo bur to bur no ikete mbolea moloyo to moko ma iloso e yi dala miluongo ni manyiwa. Koro kiseruwe gi low to kodhi no ipedho apinda e yi bur bio ero. Kasto koro kaka oti tigone yath, iketone manyiwa, imedone to koro odongo adonga monyagi mipon micham.

Mae en bando kata oduma, koro mae en oduma ma osegol e puotho, koro kaka ilose e aluorawa en ni oduma ipitho e puotho, ikome kosepur puotho maler to ikome ma oti monyagi, seche motino, to nitiere kaka igoyone yath idoye mondo kute kata tuoche moko kik make, kata buya kik miye kik odong maber, koro kosetuo tigole e puotho tirithe, kaeto imoye momed twuo, kosetuo maber to koro isuse, nitiere masinde masuse to jomoko bende suse asusa gi lwetgi, ka osesuse to imoye e chieng' to omedo twuo, kosetuo maber to koro nitiere ogunde ma iyole, nitiere ogunde moko mabecho maketo kute moko bedo mabor koro iyole to itwango' thoge, koro inyathi use kata ichame mano e kaka walose

Piny mar Kenya en piny manigi nyalo ahinya, kingi'yo konde duto mag Kenya, iyudo ka onge kumoro ma onge gi gimoro maber manyalo kelone piny mar Kenya mwandu, kwachako ka wathi yo Mombasa kucho e dho nam to nitie gik mange'ny makelo mwandune e piny mar Kenya, nitie mende magowo kanyo mokelo mwandu koya loka, kendo matero mwandu kathi loka, kichako iduogo e yi Kenya ka nitiere pewe ma okete le mopogore opogore kaka sibuor kata liech kata jowi, to ginge'ny koro welo moya loka kata e pinje mag wasunge' biro nenogi to chulo piny owacho mar Kenya omenda moko makelo gerruok mar Kenya, Kenya bende onge' gi chaye mamit kendo itero nyaka loka, kahawa bende nitiere gi gik mamoko ma othuro mayudore e piny mar Kenya ka igima omiyo ipwoye.

Mokwongo tuo mar paro mang'eny ng'eny ji ok ong'eyo bende ok okawe kata ni en tuo. To adieri adier ji tinde ka fwenyo ni paro mang'eny bende en mana tuo. Koro ka idhi e osiptende kata mantie e kaunti ma Homa Bay iyudo ka onge lakteche molony e weche mag thiedho tuo mar paro. Koro gima onengo tim e loch ma Homa Bay kaunti en ni mokwongo onengo puonj ji e mieche kendo kuonde duto te ni paro en tuo kendo nyalo hinyo ng'ato ma kopo ni ng'ato nigi paro mang'eny mabet opogore gi paro ma ji ong'iyo godo to onego bed ni odhi oeiptal ma miye thieth malong'o. Mar ariyo onego ket dakteche kata lakteche molony e weche mag tuo mag paro giendi. Koro weche ariyo go nyakonyo e wachni endi maber ahinya.

Adier chutho chutho nitiere sikunde moko manie aluora ma gionge gi klese moromo, pok gigero klese moromo, kaeto kendo iyudoni piny owacho noselando ni somo mar primary nyaka sekondari en somo ma nono, koro iyudoni nyithindo te dhiye sikul to sikundegi pok yaw klese kata pok omed klese manya romo nyithindogiendi te. Koro iyudo ka skunde moko nyithindo ma jo puonjre ofundore e klas moro matin koro gi nge'ny kanyo bende kata ka nga'to oyudo two mar athunga' to landore mapiyo piyo kod twoche moko matindo tindo, to bende nyithindo moko ka nge'ny e klas to japuonj be nigi tich matek nikech ok nyithindo te ma browinjo gik ma japuonj wacho te, moloyo to ma obet gi chien tok klas kuchocho, kaeto bende iyudo ni maendi koro chandogi e weche mag somo isomo maber

Tiyo gi teknolojia manyasani kaka computers, miyo jopuonjre bedo gi gombo mar nge'yo gik mange'ny kata fwenyo gik moko kendgi ma okochunoni nyakato japuonj ema puonjgi, koro ka klas kata skul nigi kompiuta to iyudo ni jopuonjre nyalothi to yawo kompiutano to gidonjo e ong'we yamo to koro kany ginyalo yude gik mange'ny nitiere nyaka pichni, nitiere nyaka sinema maginyalo neno kata kaka gik ma ipuonjogigo ero chalo, koro maendi miyo jo puonjre moloyo to jopuonjre ma pod tindo kijende kata nyiri ma pod gin rowere gi nyiri matindo bedo gi gombo kendo gi dwaro ni gi fweny gik moko manyien. Machielo bende ma inya tim en ni samoro inyal kaw jo puonjregi to iterogi kumoro kata oko ma ginyalo neno e gik ma ipuonjogi ayaga maber ma ok ni gin gik magineno mana e buk.

Adier somo mar mbalariany osebedo gi gikruok moko matindo tindo kaluore gi jok ma gikawo mondo othi otiegre e mbalarianygo, koro achiel kuom ngi'kruokgi en ni mondo nyathi othi osom e mbalariany nyaka bed ni osetieko klas apar gi ariyo kata sekondari mokatho maber ahinya, to koro nyithindo ma okokatho maber gin giyudo ka koro thot mar mbalarianyni olornegi, to samoro iyudoni nyathi ne okokatho nikech herone , to samoro ne en gi weche moro matindo tindo machande e ngi'mane kata mana e dalagi, koro achiel kuom gik ma jo mbalariany onego tim en ni ka nyathi kata ok okatho maber to inyalo ket tiegruok moro matin ma nga'to thi kata dweche awuchiel kata higa achiel to kokatho tiegrukno to koro inya kawe to donjo e somo mar mbalariany koro ok weye chien nikech ne okokatho.

Pinywa mar Kenya en achiel kuom pinje ma pod dongo manie Africa, koro wan gi chandruok mang'eny e loso gik manyien manyalo konyo oganda, gibed gik ma idhigodo wuoth kaka nyamburko kata mitiyogo e ong'we yamo, kata ma itiyogodo e yore ma opogore opogore, gigi ok nyal losi nikech mibathi nge'ny, jok manigi lony kata manitiere e mbalariany manyalo loso gigi ok migi omenda moromo maginyalo timo godo nondro matut ma koro gigie obet mana nie ilosogi e pinywa kaendi. Machielo bende en ni somo kaka ochan e pinywa ka ok ber, iyudo ka nyithindo kagidongo gisomo gik ma samoro ok bi konyogi kata ka gitieko skul koro mondo gifweny gi manyien bedo matek.

Oro ka otimore e pinywa kae, to iyudo ni ji nigi pogruok e yore mag chiemo, nitiere jok moko manigi nyalo matin kata ma oromo ma kata ka oro nitiere kata ka otimore to gingi omenda moko magikano maginyalo dhi kawo to gi nyiewo godo chiemo, to nitiere joma jochan magin ka oro otimore wawchni negipidho kata oduma gi oganda to koth ok ochwe koro iyudo ka chamgi tuwo e puotho makeyo onge', to jogi be onge' yo machielo magin go mar yuto koro githagore ma wasewinjo kata e kuondego mamoko ni jomoko osewito kata ngi'magi. Koro piny owacho onego bed ni nigi chiemo magipogo ji te.

Adieri lowo to osekethore, kendo tinde nge'ny lowo manie e aluorawa kopidhe kata cham to cham ok tim maber nikech lowo osekethore. too maendi timore nikech iyudo ka ji thoro pitho mana cham achiel hinga ka higa, koro nga'to en gi puodho opidho mana oduma ndalo chiri kochopo opon ochako opidho mana oduma kochako chiri obiro en mana oduma, koro lowo kethore, koro tiyogi mbolea ma olosi en gima ber kendo onyalo loso lowo maji yud keyo maber to gima onego tim en ni lowono ka pok okete mbolea molosi nyaka pime mange'ni to ango' ma nitiere lono to ango' ma onge', kooro kinyiewo mbolea tithi nyiewo mana mbolea manigi gik ma onge e lobno mano nyalo konyo ahinya.

Kor lwasi to tinde oselokore, kendo ka idwange'yo ni kor lwasi oselokore to ineno ka ndalo mane koth chwe koro bet oloko matin, kaka e aluorawa ndalo machon koth mar chiri nechakore e dwe maradek kanyo, to tinde inyalo yudo ka ji rito koth nyaka tok dwe marabich kuchocho, to ka idhie opon, mar opon ne chwe e dwe mar ochiko, apar kanyo to sani koth biro mana e dwe mar apar gi achiel kucho, to bende nge' kore tek samoro obiro samoro okobiro koro oro emanitie, koro nitiere gik mange'ny ma inyalo tim mondo okony wachni, mokuongo' ji duto tetetee nyaka jopur opith yien, kik bed ni nitiere kumoro ma lowo nitie kende nyaka waneni waketo gik machalo kaka lum kata oboke oboke ma ka koth ochwe to ok ywer lowo tetetee kaeto wapith gik manyalo dongo kata e horo.

Oganda e piny mangima kata e pinywa mar Kenya ka osebedo jok ma oluor e ndalo mokadho kata ka gimoro otimore marach, kata ka piny owacho obiro gi chike moko ma oknikare to onge ngama chung' mawach ni ji olu ratiro ma gik ma ibathruok moro kata gik ma oriere ok ber ka itimo. To ji ne osebedo ka oluor nikech kadi tingo' thogi ma iwacho weche gi endi to iyudo ka loch mar piny owacho nyalo kata lal kodi, to sani piny oselokore ong'we yamo bende osekelo lokruok koro iyudo ka ji nigi chir mar nga'yo koponi ok gimor gi gimapiny owacho timo, jomoko bende iyudo ka twak e ong'we yamo kendo wacho kaka ratiro ok lu koro magiendi ose konyo ahinya

Adieri e pinywa mar Kenya ka yuto mag dho udi opogore ahinya, iyudo ka dho udi moko kata e loch mar piny owacho kopono nga'tgi emanie loch tiyudo ka opognegi lemo mag ofise madongo dongo, to jok ma oknie loch to onge' gi ofise madongo' dongo, koro hiye kanyo bende koro gipogore mana tije ma itimo gi loch kendo giyudo omenda mange'ny, koro maendi osemiyo jok manielony bedo gi mwandu mange'ny moloyo jok ma ok obedo e loch, koro maendi inyalo mana tieki koket chike marieyo weche machalo kaka magi kendo iketo ofise mangi'yoni kata ka jomoko nie loch, to ok ni jogi ema gimiyo tich, kata gimiyo ohala, kata gikonyo to ji te manie piny mangima onego konyre.

Adieri nga'nyo ma osetimore e pinywa ma olos gi jo siasa osene e ndalo mangeny ka itiyo gi nyithindo matindo tindo, sechemoko imiyogi pesa kata omenda moro matin kaeto inyisogi ni mondo githi gi ng'any iyeno gihinyore moko ogulmama goyo gi bunde, moko bende igoyo mahinyre. To koro nitiere chike ma oseket e pinywa ka kate e piny mangi'ma ma wach moro ni itiyo gi nyithindo e kampen kata e siasa en gima ok owinjore kendo ok dwar koro nitiere jok ma nigi ofise maluo kendo nono wachni ma koponi ja siasa moro nigi kampen kata oloso nga'nyo to one ka otiyo gi nyithindo to inyal penje kendo inyal dhi donjne e doho kata e ute mag bura.